Ore tee eniko lairemok naa kepuo naaji aun in`daiki naya ilapaitin dorropu ashu erishata dorrop pelo aku nai tenkitanyanyukoto impoosho, naa lapaitin ake okuni eya ,nkwashen teine peetumoki naa ena daa enye meshomo aku tena rishata dorrop enchan . ore sii enkae indim naji aatun indaikin nai nemeure olameyu peetumoki naa ena daa enche ashomo ashomo ataaku amu ina nai nalo airish naa ele ameyu.

Ore taa eniko lairemok pee egelu enkata nabukoki spinach enche enkare, naa igor duo naaji erishata sapuk enkolong o elelek naaji ebukoki te nkakenya, nebukoki naaji aitoki teipa. Ore duo naaji erishata sapuk enkolong nebukoki naaji dama, keing`ori sii aitoki naaji nkulukuok tenaa kenaayieu enkare arashu aa keton eeta kuna kulukuok enkare naunore kuna spinach. Ore sii enkae ing`orr naaji ake oltung`ani naaji spinach enyena enaa ketayieuta enkare netumoki taa ashomo atubukoki. Niaku nena oitoyi naaji eing`orr oltung`ani pee etumoki naa ashomo atubukoki spinach enyenk enkare.